Ndĩrona mũtumia emũgũnda-inĩ ahandĩte nyanya, na nĩ arũgamĩtie tũmĩtĩ, agacoka kwoha. Nĩ nyanya ciake aroha akarugamia mĩtĩ-inĩ nĩgetha cigĩtua gũciara cihote gũciara wega, cigĩe na maciaro maingĩ, na maciaro mena umithio, nĩgetha ahote gũkorwo akĩhota kwendia na akĩona maciaro maingĩ nĩgetha thoko yake ĩhote gũkorwo ĩnjega, koguo ũyũ nĩ ũrĩmi, ũrĩmi mũnene mũno wa kũrehera mũndũ mbeca.